Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ ũrĩa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ ũrĩ wa bata. Kuona mũndũ atarĩ na ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno atangĩhota kwĩĩkĩra wee mwene na ona mabũrũri atangĩhota kũhingia. Nĩkĩo ũkoraga atĩ thirikari cia matũra kũgerera kĩgĩna kĩrĩa maheyagwo nĩ thirikari nene, nĩmahotete gwakĩra mũingĩ matũra-inĩ kana icigo-inĩ ciao mathibitarĩ kũrĩa mamũkagĩra ũtungata wa mwĩrĩ. Ũndũ ũngĩ nĩmarĩhagio mbeca oro nini na hau gatene andũ matirarĩhagĩra ũtungata ũyũ thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa ciarehwo matũra-inĩ nĩcikoragwo citeithĩtie mũingĩ gũkorwo magĩikara na ũgima mwega wa mwĩrĩ na kũhota gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere.

Kaingĩ ũkoraga athuri nĩ mombĩtwo na ũndũ wa gũkorwo marĩ a kuga maũndũ mega ma ngĩgucĩrĩria atumia. No ũkore ta rĩngĩ mũthuri ũcio aramwĩra ũria ũmbĩtwo wega, akamwĩra maũndũ marĩa endete ũndũ ũrĩa ũtũmaga atumia maconoke na mecuce mũno. Ningĩ no ũkore arageria kũmuha nĩgetha one kana no atuĩke mwendwa wake, magĩe ndũgũ ya kĩwendo na mahikanie. Ũndũ ũngĩ no ũkore nĩ rũciũ rwao marabanga akĩmũtarĩria ũrĩa amwendete, na ũrĩa aiguaga arĩ hakũhĩ nake akĩmwĩra no ende matũranie. Ũndũ ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa mũtumia arerwo maũndũ ta mau hĩndĩ ya kuhwo ũrĩa mũndũ aiguaga kana mĩũmbĩre yake nĩ ĩragucĩrĩria mũndũ nĩũkoraga nĩ ecucaga na agaconoka mũno.